Jogi gin jopur kod oala kendo gimatimore kae en ni negisepuro ma koro ochopo sama, saa gi mar keyo. To jogi gimanegipidho en karot nikech gimoting' kanyo en karot kinyalo ng'iyo tiendeno maber. To karot dwaro loo mapii okng'eny ainya .To gimanyisoni jogi gin jog pur gi ohala to kendo gibiro keyo enni jii ariyo osepudho karot kendo ntiere e lwetgi giting'o. To leuni ma girwako gin leuni mawachoni jogi obiro e puodho nikech kata gima girwake tiendgi miluongoni gumbootni, gumboot mio gikmang'eny oknyal ka tiendi e puodho kata ng'ich oknyal wuok piny machopie tiendi nikech japur nyaka bedgi gumboot. Kionge gumboot tinyalogamo tuo midendo gi dho ngere ni pneumonia mikelo gi koyo. To pneumonia komaki kori nyalo thung' kaluore ni koyo osedonjo gi tiendi mochope kori. Makiringo kodi eod thieth samoro inyalo konyi to samoro inyalowito ngimani. To karot en gima ber ainya kendo okonyo jii e tuo mar wang'.Karot kichame pile ka pile to ibedo gi wang' maber kendo inyalo neno kata gimani mabor. Emomiyo inyiso jopuothe mang'eny mondo opur karot kaluoreni sani e chiro okong'eny ainya. Jii puro mana oduma to wii gi wil gi gikmakamoko. Koro karot bende ber jii onego opidhi.

Gima biro e pacha en kar od thieth to od thieth en ga oduong' ga ahinya. Kendo opoge opoge, nitie wod mar joma owang', nitie wod mar nyithindo kendo nitiere wod mar joma onyuol idendo gi dho ngere ni maternity room. Koro wod ni en kama mon ka osenyuolie to ikelogi gi nyithindgi maginyuologo nikech mon monyuol ok ber ka iriwo gi jotuo mamoko kaluwore ni muoch en gima lit ahinya. Koro sama dhako osenyuol, odwaro kuma okwe ma onyalo betie kong'iyo nyathine kapod irange kapod ithiedhe. Nikech ka oriwgi gi jomamoko, inyalo yudo ni kuondego nitiere nyaka joma chuo to jomachuo mang'eny ok onego one kuma dhako onyuolie kaka dhako nyuol, joma nyithindo be ok onego one kaka dhako nyuol, gi joma nyiri mapok onyuol moloyo to joma nyiri mapok onyuol, moloyo to joma nyiri mapok onyuol ok ber kaneno dhako manyuol nikech gino nyalo bet e pachgi ka gineno ka dhako wadgi ywak malit gi rem ma en be koparo ni chieng' moro odwaro nyuol, ok en gima obiro timo eyo mayot. Koro kae iketega mana mon monyuol kendo ing'iyo nyithindogi gi kosebet motegno maber ma ng'ama onyuol nyalo wuotho to imiye gima idndo gi dho ngere ni discharge.

Gimabire pacha kaneno gini en jopur mantiere aluorawa. Kendo pur gohala oseloko ngima jii mang'eny. Pur en gima ber. Sama idhie puodho mipuro kata kapuodho dundo to ochiek to tin, in gadiera ni gimoro to nyaka ane iyude. Samisepuro ma joweteni bee purono en gima ber. Okni in jii puro in ibetga abeta eot iyueyo. Dhano nyaka rianre kendo Nyasaye okdwa ng'ama obeta beta.Ng'ato kotiyo koka chiemo. Kibet onge kaka inyalo yudo, onge kaka puodho nyalo dhi to purre kende mikaa cham. Nyakiwuogawuoga eodi okinyi, idhipur, biyud chiemo. Koro pur en gima ber kendo inyaloyudo pesa kokadho e yoo puroni kaluoreni kipuro kata mana cham kata mana oganda kiyudo kata moro matin gorogochi moro abich. Inyalodhi itero chiro iloko pesa. Kata inyalo tero kata ne mana nyathini e skul. Ntiere skunde moko ma sani kaone kata mana nyithindo oduma. Koro sama osekau odumano en koro pesane monegochule skulcha ing'adang'ada e wii oduma nikech nyithii skul be nyaka chiem. Koro kar dhi nyieo oduma mabor ikao mana kuom janyuolne to nyathi somasoma maonge mibadhi moramora.